Kae chalo ofis ma ng'ato odhi manye kony. Aneno ka nitiere buge korka chien gi kocha kendo aneno ng'ato kloruako long' marateng' gi sweta marakwar ma wuoyo gi ng'ato mobedo piny ewi mesa ma rambulu ewi mesa marateng' kod kendo ng'ato klendo achalo aneno koa e gate kucho cho, en be ochalo ng'at madwa donjo e ofisno. Aneno ka gaset oket kae. En ofis maparo ni ji donjo kamanyo kony eyore mopogore opogore emomiyo aneno aneno ka en ofis mowich marachar maber maber molos maler. Aneno ka gin gi fire extinguisher. Aneno ka en ofis manmie Kenyawa kae kendo en kama ikonye ji mopogore opogore kendo nitiere ng'ama osebedo ei ofis mambele mawinjo weche maji dwaro ni okonygi godo eyo ,mopogore opogore. Kendo aneno ka osebedo kanyo ka owuoyo gi ng'ato kendo